Tijni en tich mar uso olembe , alote to kod kit chiemo moko matindo tindo makethore mapiyo piyo. Mondo ng'ato onyal timo tijni, nyaka obed ng'at ma ong'eyo uso chap chap, kata ng'at manyalo yuayo jonyiewo, kod weche mamito mito mondo onyiew gigi kapok kidegi mag kethruok ochopo nikech gin gik mathoro kethore mapiyo piyo. Machielo en ni ng'atno madwaro timo tijni, onego orang nengo kaka iuso kuonde mamoko ichiro mondo kik oket nengo man malo ahinya madhi hinyo jonyiewo kata man piny ahinya manyalo tere e lal kaka jauso.

Nengo mar tij ni e aluora en ni omiyo ng'ato bedo motegno. kendo mojing' e migepe mopogor opogore mag dendwa kaka dhano. Tijni ka ng'ato timo sate sate nyadinuoya to obedo gi ng'iyo kendo kelone mijing'o e fuondni mag dende. Miyo koro ng'ato nyalo timo tije matek kata madwaro tekruok mang'eny kendo miyo ng'ato nyalo ting'o kata mana gigo mapek maok dipar ni dhano nyalo ting'o. Omiyo ober ka ng'ato nyalo time esama en thuolo mondo iyudie mijing'o kata tekruok mar tiyo tije mang'eny mopogore opogore madwaro teko mang'eny kendo madwaro lony.

Tijni en tich mar miyo rawere mich kata chiwo ma opogore opogore mowuok kuom solro mag jogo madwaro maber ni jowetegi. Gima omiyo ahero tijni, en ni omiyo nyaka rawere mowuok e kuonde maok onyalo kata majonyuol gi ok ni maber ahinya eyor yuto, omiyogi thuolo mar bedo gi gik moko maber kaka jowetegi ma owuok kuonde ma jonyulgi onyalo eweche mag yuto. Sigana momiyo ahero tijni, ndalo moko ne waloso riwruok mar solro machiwo gik moko ne nyithindo maok onyalo, bang' kindeno, ne nyathi moro owuokie, ne odhi otimo maber ahinya ewechene mag somo ma kendo oduogo ogoyonua erokamano maduong' ahinya kokelo mich mang'eny kopogore opogore mondo wanyal tero ne nyithindo manie e sikunde sikunde ma be ok onyalo kaka ne netie ndalo mane pod osomo.

Mae en gino molosi e kido mong'ere e piny kaka ranyisi mag tuo mar okimi kata mar kute mag ayaki. Kute gi gin kute malich ahinya kendo ging'ere ni thiedhogi ok yot kendo ok nyalre nimar gisenego oganda mang'eny ahinya. Inyalo mana kungo kit kaka gitiyo e dendi kod yedhe mopogore opogore mong'ere kaka ARVs to thiedh gi pok oyudore ayanga e piny mangima.

Tijni en tich mar rito, tiego, kendo kungo rawere mapod hikgi tin ahinya ma dho ngere luongo kaka Day Care. Tijni itimo kod jolony kendo jogo manikod ng'eyo erito nyithindo matindo tindo kabila ni. Ber ma iyudo kuom tijni en ni kata ka obedo ni nyithindogo tindo ahinya kamano, to jaliny matayo chenro mar ritogino, tiegogi kendo puonjogi gigo malong'o mabeyo beyo manyalo konyogi ekit ngimagi. Kendo etiegruogni yudo ka ipuonjogi kaka ginyalo ndiko, kaka ginyalo somo kendo kaka ginyalo timogik mang'eny mopogore oogore kendo mae miyo gibedo jogo ma a piny ka osetiegore chuth ne weche madhi mbele ne ngima mabiro. Mondo koro kata ka chieng' moro gichako sikul to ginyalo bedo ni ging'eyo kaka indiko, isomo kod gik machalo kamago.

Kido moket kaeni en ranyisi manyiso ni onge tudruok eweche mag mbui. Koso tudruok machalo kamae nyiso ni koro onge weche ma inyalo fuaro embui ka itiyo gi simu mari kata kod kompiuta nyaka tudruogno bedi ni nitie koro eka inyal tiyo gi mbui.

Gima birona e paro kaneno kido mar pichani en osuru. Magi gin jogo matayo chenro mar choko osuru, kendo maluwo mane ni en kare ni jopiny ochulo osuru eyo ma owinjore kaluwore kod yuto mar gi kata kaluwore kod mwandu go magin godo. Gima chielo magitimo en ni giketo kum ne jogo maok ochulo osuru margi eyo ma owinjore kaluwore kod yuto margi kata kaluwore kod mwandu magin godo.

Kido kata ranyisi man kaeni lero gigo monego bed ni ng'ato rango kapok oyawo akaont mar bengi e pinywa mar Kenya kae. Kendo omedo lero ni yawo akaont mar bengi en ngadhu mangi nengo ahinya ekonyo kungo kata rito omenda ne oganda eyo malich miwuoro. Kaka sector mar bengi medo medore kendo piem medo bede, en gino makare ka ng'ato orango matut weche mopogore opogore kapok gibedo gi paro mar yawo akaont mar bengi, e bengi bende mopogore opogore. Koro oleronua kae ni gino mokuongo ma ng'ato nyaka rangi kapok oyawo akaont mar bengi ni to en akaont mane modwa yawo to akaont modwa yawoni gik madwarore mondo oyawe gin mage. E koro nyiso ni ber ka ng'ato orango weche gi matut kapok okawo atua mar yawo akaont mar bengi.

Mae en tich mar puonjo kata tiego rawere e weche mag somo. Tijni itimo kod jolony, ma otiegi kendo ma opuonji maber ma bende koro omi teko mar chiwo tiegruok ne rowere. En kod ber e alwora nikeche nyithindo koro bedo gi nyalo mar somo maber kendo mar ndiko maber, to mae kelo dongruok e piny nikech nyithindo dongo ka ong'eyo yo maber ma onego obed ni giluwo, kendo bang' tiekruok gi weche mag somo, to nyathi nyalo yudo tich, kendo koro kelo dongruok mopogore opogore e piny.

Hola en omenda ma inyalo kawo ka owuok kuom riwruoge mopogore opogore machalo kaka bengi kata sacco e sama in gi dich mar pesa to pod ionge kod pesa makamago. Bang' kawo hola ma itiyogo, to onego bed ni ichule bang' thuolo ma usewinjo ma utime winjruok kod riwruok ma ikawe hola makamano no. Midhiero ma inyalo romogo eseche ma idwaro kawo hola en ni bengi kata sacco mathoth thoro chiwo hola mana ne jogo makeno kodgi kata jok ma kungo omendagi e akaont magiloso ebengi gi no. Machielo en ni ginyalo dwaro neno ohala kata pur ma itimo mondo ka chingh' moro hola mane ikawo otami chulo to gibiro gikawo mwanduni eyor chulo holano. Kawo mwanduni ema iluongo ni peyo.

Mae en gino mamako kiling' ling' gik madhi mbele e aluora, ma dho ngere luongo ni CCTV. Gini konyo ahinya e ngima mapile nimar etije ma otiyo mar mako gik ma dhi mbele e aluorani, okonyo jo arita kwe kata jo ta chik erango kaka oganda kata gik ma oganda timo manyalo bedo ni ok ni ewinjruok kod chik kata kod tim malong'o monego bedni oganda timo. Kendo mae konyo esama koro gimoro marach otimore to idwa ne ning'a, kata jomage mane otimo tim machalo kamani. Kendo koro ndhiyogi bedo mayot. moloyo. Omiyo arita kwe bedo kod yot e timo nonro mar weche machalo kamago.

Mokuongo tuo mar maleria ikelo kod suna, to kendo suna thoro loso kar dak margi kuonde mantie bunge mang'eny kata kuonde ma pi gudore mang'eny. Koro etemo geng'o oganda kuom yudo tuo mar maleria, onego bed ni gineno ni kuondegi mag dak gibeto maler kendo ni onge bunge mang'eny manyalo bedo kar dak mar suna e aluora margi. Machielo en ni onego bedni n´gineno ni onge pi moro amora a mogudore e aluora mar kuonde ma gidakie. ambululu to ikelo kod lwang'ni kendo yudore ni lwang'ni gi ohero dak kuonde ma ok otim negi ler maber ahinya. Koro mondo ogeng' oganda nyal geng'o tuo mar ambululuni, nyaka gine maber ni girito ler mar aluora ma gidakie mondo luwang'ni makelo tuo mar ambululuni kik yud kar dak mi eka gibed ni giritore kendo ok ginyal yudo tuo makamaeni endi.

Mae en kaka oganda ne yudo weche manyien kokalo eyo mar oboke endalo mosekalo. Ma osebedo gi lokruok ahiinya kuom tienge ma osekalo nimar giesani nitiere yore mang'eny mopogore opogore ma ji nyalo yudogo weche manyien. Mokuongo en redi, mar ariyo en wang' jowi to mar adek en mbui. Giesani ok ochuno ni nyaka ng'ato dhi nyiew mana oboke man kod weche manyien ni mondo eka onyal ng'eyo gimatimore e kuonde ma opogore opgore epiny nimar weche ma kamagi ikeyo mathoth ahinya e mbui kendo ilandogi e yore mopogore opogore machalo kaka redio, kata machalo kaka wang' jowi.

Gima nie pichani nyiso weche manyien maok nikare. Kata maok opuodhi kata maok owinjore oket ayanga ne jopiny to ne osetimore ma oseketi. Koro jogo mapuodho weche manyien monego bed ni iketo ayanga ni jo piny timo nonro kuom weche manyo oseketi kendo gineno ka ok gin weche ma adieri kata wechwe ma osepuodhi ma onego bedni jopiny ng'eyo koro gibiro giketo ratiro ni mane owuok ka, ok ne gin weche malong'o, kata weche ma adieri monego bedni jopiny ng'eyo. Eka bang' mano gichiwo ler mar wach kata koro weche manyien ma ose puodhi man kod adieri monego bed ni ipedho enyim oganda kata enyim jopiny.